Pichni manyalo bedo ka manyalo fuenyo, en mar Bob James Orengo to gi Wajakoyah. Anyalo wuoyo kuom Bob James Orengo. En jasiasa mar Kenya ma osebedo ka nigi migepe mopogore opogore moriwo nyaka tiyo kaka ng'at ma ng'iyo gikmoko. En kod tich maduong ahinya e loso kinde mabiro mar piny Kenya. Kendo ng'ado rieko kata paro e ngima mar jo mag jodak. Gichung' ne gik ma jogo ma ng'ado bura dwaro kod gikma giparo e bura kata e riuruok. Yes kod gikma giparo e bura kata e riuruok e riurwoge mamoko ya mag sirkal. Okonyo e loso okonyo e loso kendo e tim chike ma ng'ado kata makelo manyalo ketho piny kata marach.